Thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩirwo ũgĩma mwega wa mwĩrĩ ũmũthĩ, niĩ ingiũga nĩ kũhaimba kwa thogora wa kũheana ũrigitani, nĩ tondũ mathibitarĩ-inĩ maitũ ndawa iria iraheanwo ũgakora cina goro mũno nginya arwarũ arĩa mathiĩte gwetha ũrigitani mathibitarĩ-inĩ maitũ matirĩ na ũhoti wa kũgũra ndawa icio, kogwo ũgakora rĩngĩ macokaga mĩciĩ-inĩ yao matamũkĩrĩte ũrigitani mũiganu nĩũndũ wa kwaga mbeca cia kũgũra ndawa iria irabatarania, nĩgetha mamũkĩre ũrigitani, kogwo niĩ hakwa ingiuga, thĩna ũrĩa mũnene ũgũmĩire ũgima wa mwĩrĩ ũmũthĩ nĩ kũhaimba gwa thogora wa kũheana ũtũngata wa ũrigitani.